Nandikra mar yudo Huduma namba nikech nang'eyo kendo naparo ni sirkal ne nyalo tiyo kode kaka opande manyien. Hiye hiye to nt'ama ne ong'eyo adieri maling' ling' mane wuok timore gi huduma namba no to ne tek yudo. Lakini gi pacha ne aparo ni sirkal ne nyalo tiyo kode kaka opande ma nyasani. Koro koso kawe ne nyalo miyo akos bedo gi opande ma Kenya. Kata kamano, nokotimore kamano. Ng'ikruok moko nobede. Koro ok ang'eyo mane nyalobedoe ni otimore kalure gi huduma namba no. To an awuon to ne ahikora mar kawe kane ang'eyo ni inyalo ti kode kaka opande ma Kenya.

Gimaparo ni osekelo mae en koso winjruok to gi koso ng'eyo gimomiyo niliso Huduma Namba ni. Nikech kane iloso Huduma Namba ni, ne ok okawo pach ji. Ne ok onyis ji malong'o ni Huduma Namba ni idgi time nade to en ang'o. To chenro mage mokete kakidhi ti kode. Koro miyo jomoko nok winj malong'o gima Huduma ni en. To kata jogo manolose bende ok ne nenre ni ok ne nigiyo makare mar kete mondoti. Manemomiyo nyaka ne ji kaw Hudima Namba ni pok oti kode nyaka sani. Nyalo bedo ni achiedh nade moko nomake nikech nitiere joma ne pinge. To nitiere joma bende noyie kode. Koro ne en ywaruok. Emomiyo nyalobedo ni ok osebedo ka otiyo nyaka sani. Ji neyware koni gi koni. Koro mano bende nyalobedo achiel kuom gik momiyo pok onchako tich nyaka ne ji kawe nyaka sani.

Bengi magoendo mantiere e piny mar Kenya machiwo pesa e nengo mayot moloyo gin kaka Diamond Trust Bank chiwo pesa e nengo mayot. Equity Bank bende chiwo pesa e nengo mayot. Kenya Commercial Bank bende chiwo pesa e nengo mayot. To gi bengi mamoko mabende yudore e piny mar Kenya. Nitiere moko machiwo mayot moloyo mamoko. Lakini Diamond Trust Bank, Kenya Commercial Bank, Equity Bank gin achiel kuom bengi go machiwo pesa e nengo mayot moloyo.

E boma ma gweng'wa kang'iyo malong'o to bengi bende ok ng'eny ahinya. Lakini kuom mago mantiere bengi ma bet lach ahinya en mano mar Equity Bank. Enemolach ahinya moloyo bengi duto mayudore e gweng' ma ae awuon.

Gima biro e pacha ka aneno gini en sirikal. Nikech ondike ni principality of Maralalal. To mano en nying mana ma itiyogodo gi sirikal. Koro kanene, to pacha biro mana gik madhi kor ka sirikal moloyo to madho korka apise mag sirikal.

Gigo ma inyalo tim kata okenge go ma inyalo kaw mondo mi jii okwa opande ma onge midhiero e gwenge en miyo jii puonj, nyiso gi ber mar bedo gi opande, gi ber mar kaw opande mondo gibed ka ging'eyo gigo maginyalo koso ka gionge opande. Nyaka nyisgi ni mondo ng'ato go kura mondo mi ng'ato yud kura wuon, nyaka ibed gi opande. Ok inyal kaw kura ma onge opande. To bende ok inyal goyo kura maonge kura wuon wuon. Koro magi ber moko ma konyis ng'ato to nyalo miyo ng'ato yud mijing'o mar kata ber mar bedo gi opande. To koweyo mano, onego bende kel kuonde mikawe opande machiegni gio jii mondo omi okel yot mar kaw opande ne jogo mondo mi kik bed ni ng'ato dhi mabor ka dhi manyo opande.

Wende ma nyachon, aparo ni ok oher ahinya gi ekinde gi. Kaluwore gi kaka piny medo dongre. Nitiere wende mabiro manyien. To jogo mabiro bende manyien ng'iyo gi wende ma nyasani gi. Machon go iyudo ka ng'eny go ong'e mana gi jogo ma nyachon. Koro jogo mobiro sani thoro winjo mana wend mowuok sani. Koro miyo wende ma nyachon go ok oher ahinya. Nikech jogo machon e ma ng'eny gi ong'e gi. To kaka kinde dhi, jogo ma nyachon go be rumo dong' mana ma nyasani. Koro ma nyasani gi bende ohero mana wende ma nyasani. To wende ma nyachon go bopogore gi wende ma nyasani. Kata gi wer, kata gie kaka igolo mit margi. Koro miyo ji hero ma nyasani gi nikech igologi kaluwore gi tang'ing ma sani kopogore gi rang'iny machon.

En gima duong' sana bedo gi insuranse mar thieth nikech tuo ok ong'e. Tuo nyalo goyo ng'ato sa asaya. Onyalo yugi kionge pesa. Tokata kowe mano bende, onyalo bedo tuo manyalo dwaro pesa mang'eny. To kane ionge gi insuranse nyalo chuni mondo imany kuminyalo yude pesa. Toyudo pesa mang'eny nyadichiel nyalo bedo matek. Koro emomiyo, insuranse duong' kendo ber ahinya ka ng'ato bedo godo. Nikech onyalo konyo e okenge makamago kochopo. Nikech en pesa ma ikuno matin matin mos mos tobedo pesa mang'eny. Koro inyalo thiedhi saa asaya kata ionge pesa. Mano e ber insuranse mar thieth.

Nitie sikunde ma nikod kuonde somo mar kompyuta. Kendo ber ma gikelo ne jopuonjre kaluore gi piny masani ng'eny gik moko itimo e yor mbui. Koro kokadho kuom jopuonjre tiyo gi kompyuta ging'eyo mathoth kokalo e yor mbui. Koro ginyalo bedo gi yot samagitimo gikegi e yor mbui. Nikech Kenya ma sani kata piny masani yae yor buk gi kalam kadhie kompyuta. Kor dwaro ni ng'ato ang'ata ka dhi mbele kochakore gi jopuo nyaka puonj ma ng'e tiyo gi kompyuta mabiro miyogi tich mayot kochopo mbele kanyo kakoro gidwatimo gigegi moluwore go yor kompyuta. Yudo kaging'eyo kendo ging'e gimonegobed ni gitimo.

Gima biro e pacha ka aneno gini, en wang' jowi ma iluongo ni Citizen. Citizen nitiere gi chenro moro ma itayo gi ja ng'a jalmoro miliongo ni Jeff Koinange. Koro otiyoga gi nying mar JK manyiso ni Jeff Kionange. En jalendo e TV no endo. Kendo kaneno ka kondik ni Citizen JK Live to parona mana jalno kaka owuoyoga, kaka olendoga, to kendo kaka otimoga sama odwa lendo kata gi sa ma osetieko lendo mar abari.

Asedonjo e sikund praimar kata sekondari madonjo e od somo mar sians mar ICT mayudore e skundego. To gimanyalo wacho ni onego med timo en ni onego medgi gigo ma gitiyogo e yore mag somo. Iyudo ka gigo midwaro monego tigo, nikech neno gi timo ber moloyo winjo. Koro gigo magitiyogo e yore mag somo kaka sias mar ICT dwaro gigo manyasani mitiyogo e ICT. Koro gigo ka onge kelo somo bedo matek. Nikech dwaro ni sama inyisi gimoro tidwaro nene. Tosaminyisi kaka itime tinyalo time in iwuon. Koro mano e gima onego med timo mondo nyithindo oyud somo makare.

Paruok ma an go en ni wach mar rito weche mag ng'ato ka ng'ato e mbui ma itiyogodo kahola ok apar ka itiyogodo e yo malong'o. Nikech in ka ng'ato osechiwo gike ma itiyogodo e kaw hola ok ong'eyo kaka idhi ti gi gike gi mokaw gi. Inyalo ti kodgi e yo marach. To giko ne en ma obirohinyore esa ma oneng'o bed kata ni iduoko hola ni. Koro ok daher mondo mi otigo eyo ma ok owinjore. To kaka inyalo riemb gini en weyo koso weyo kaw hola mitiyogo gi weche maG ng'ato ka ng'ato. Omany yo moro minyalo tigodo mopogore gi mano.

Gimamedo geno mara e wi kaka jachew insurans mara nyalokelo kony e kinde mabiro en neno jomamoko ma ne osekaw insurans no mbele na. Makonyore kokalo kuom gimakamano. Kendo gigo bende ma jachew insurans mara no lero na ni birotimre na ka po ayudo achiedh nade. Gin gik ma anyalo neno ni gin gik manyalo kelona ber. Koro mano miyo abedo gi geno ni en gima ber kendo en gima nyalokonyo ng'ato kapo ni midhiero moro omaki manyalo dwaro insurans mondo okonyi.

Pek ma ahikora mar kawo en lal. Nikech e ohala nyaka ihikri mar yudo gikmoko ariyo. Yuto kata lal. Ahikora mar kawo mobiro e kind ariyogo. Ka ayudo yuto abiro kawo kamano. To ka ayudo lal bende ahikora mar kawo lalno kendo neno gima anyalo timo bang' yudo lal ma kamano. To ka en yuto, bende ahikora mar kawo yuto ma abiro yudo kendo neno gima anyalo timo bang' yudo yuto e ohanda.